Gima biro e paro kaneno gini en weche mag tiyo gi kompyuta e somo, kwati gi kompyuta e somo to somo dhi bedo e yo mayot kendo e yo makare. Kendo nyalo miyo alwora ok lil gi weche mag otas ma siko lwar, gimora mora kaponi nyithindo tiyo go. Tiyo gi mashinde gi nyalo miyo weche mag somo bedo e yo mayot kendo e yo makare, gi maler. Ma nyithindo nyalo winjo nipuonjogi maber. Tiyo gi gigi nyalo miyo gibedo kaka ging'eyo kaka jopinje maoko nyithindo mag nitie e pinje ma ose dongore tiyo ga gi masinde gi e weche mag somo. Emanyalo miyo nyithindo bedo gi mor sama ipuonjo gi, kendo gibed gineno ni kara wabe wanyalo yudo somo mage mashinde gi kata mag kompyuta.

Gima timore kae ni en ni iboyo nyanya mondo mi dhi usi. Ikwongo ilwoko gi maler kendo iyiero mabeyo kata maricho, igolo maricho to mabeyo iweyo ipango gi maber e kuma iboyogie. Kosetim kamano to iumo gi mondo itergo gi e chiro mondo jonyiewo onyiew.

gima timore kae en ni nyathini irie ne lwete kata irwayo lwete mondo obed motegno mowinjore mondo obed ka onyalo timo gik moko kata ipuonje kaka onego oting gik matindo tindo madhano mangima te nyalo timo e yo mayot